Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũthiĩ thabarĩ arũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ĩrĩa arutagĩra wĩra, nĩ akenaga mũno, tondũ nĩmũrũgamagĩrĩra maũndũ-inĩ make mothe ma thabarĩ. Ũrĩa wothe egũthiĩ, kĩrĩa ekũhũthĩra, ona ranji, ona ningĩ angĩtuĩka nĩ egũkoma kana nĩegũkĩrara, we gũtirĩ mbeca ciake ahũthagĩra ona nini, tondũ kambuni ĩkoragwo ĩmũrũgamĩrĩire maũndũ make mothe, na ĩgatigĩrĩra atĩ marĩa mothe ĩkũmũtũmĩte eke we nĩahingia, tondũ gũtirĩ kĩndũ atakũheywo agĩrĩirwo nĩkũheywo nĩ kambuni ĩyo. Kwoguo mũndũ nĩ onaga nĩ wega rĩrĩa egũthiĩ thabarĩ arũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ĩrĩa arutagĩra wĩra.

Mũtaratara wa CBC nĩ wa mwanya, na nĩ wabata mũno makĩria, harĩ gĩthomo gĩcigo-inĩ gitũ, tondũ rĩu ciana iragĩthomithio, na marĩa ciathomithio, igagĩcoka igatuĩka cia kũmeka, nondũ ũcio ũgatũma mwana amenyekane kana nĩ anyita kĩrĩa agũthomithĩtio nĩ mwarimũ wake, rĩu to gũthoma tu, nĩ gwĩka ngina na ciĩko, ũgakora ciana nĩ iragia na ũgĩ wa mwanya, tondũ iragĩthomithio igacoka igeka maũndũ marĩa mathoma, na igakorwo cirĩ ciana njũge mũno, na o ũrĩa cirathiĩ cigĩthomaga rĩ, noguo arutani o hamwe naciari, marona mwana kĩndũ kĩrĩa endete gwĩka mũno, na rĩu makamenya ũrĩa megũtwarithia gĩthomo gĩake na mbere, tondũ nĩ makĩona harĩa we anyitaga wega, na marĩa aragĩka kuumana na gĩthomo kĩu, gĩa CBC.

Rĩu niĩ nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ndutaga rĩ, nĩ hũthĩraga thimũ yakwa maita maingĩ mũno, nĩ ũndũ wa kwaranĩria na andũ matiganĩte, rĩngĩ nĩ indo ndĩrakĩenda gũkĩgũra kuuma kũndũ gũtiganĩte na kũngĩ, kwoguo no nginya ngaikara ngĩhũraga thimũ, ngamenya ũrĩa marendia indo ciao, na ningĩ ngahũra o kũngĩ ngakĩigwa nakuo thogora ũhana atĩa, nĩgetha kũrĩa ngũkora thogora wĩ mwega rĩ, ngakĩgũra kuo, rĩu naniĩ, kaĩ no nginyagia ngatigagĩrĩra thimũ yakwa ĩna mbeca cia kũigana ĩ, tondũ ndĩgĩikaraga ngĩhũra o thimũ o thutha wa kahinda kanini, kwoguo no nginya ngatigĩrĩra atĩ nĩ ndĩrekĩra kandi nĩguo thimũ yakwa ndĩkarengeke, tũkĩaranĩria narĩa tũkoragwo tũkĩaria nao.

ĩĩ niĩ ndanahingũra akaunti ya bengi, na ngagĩtuĩka wa kũmenya maũndũ marĩa mabataranagia, rĩrĩa mũndũ agũkĩhingũra akaunti ĩyo ya bengi, ũguo harĩ indo irĩa mũndũ abataraga gũkorwo arĩ nacio, harĩ ũhoro wa gũkorwo na gĩbandĩ, ona ningĩ pin ĩrĩa ĩheyanagwo kũrĩa gwa KRA rĩ, onayo no nginya ũkorwo nayo, rĩu maũndũ macio, tondũ ndanakĩhingũra rĩngĩ rĩ, nĩ ngoragwo ngĩmamenya, ngakĩmenya kĩrĩa gĩothe mũndũ etagio, nĩ ũndũ ũcio ingĩtua gwenda kũhingũra kũndũ kũngĩ rĩ, ndingĩthĩnĩka, tondũ nĩ njũwĩ marĩa mothe mũndũ abataraga gũkorwo ahingĩtie, nĩguo ahingũre akaunti ya bengi.

Mohoro macio magũtaragĩria ũhoro wa mũgomo wa arutwo a yunibacĩtĩ, na rĩu nĩ ndeto ĩgũtaarĩirio na njĩra ndaya, kwonania gĩtũmi kia mũgomo ũcio ũhanĩke, ũrĩa ũrehire gĩthagathago kĩnene mũciĩ wa Nairobi. Andũ arĩa marutaga mawĩra ma biacara makiumania na kũhinga matuka mao, rĩu ningĩ ona ũhoro wa ũkui wagia na kĩgagayo, tondũ arutwo acio makũihũrĩte barabara-inĩ makĩnegenaga ona makiugagĩrĩria. Rĩu nĩ mohoro mataarĩria wega kĩrĩa gĩkũhanĩkaga, kuuma rĩrĩa mũgomo ũcio wambĩrĩirie, na ũrĩa borithi maingĩrĩire na mahota kũnina mũgomo ũcio, na nĩguo mawĩra ma, marĩa magũthiaga na mbere makũrũgamĩte macokire gũthiĩ na mbere.

Thoko ya mbembe mwaka mũhetũku yarĩ ya mwanya mũno, tondũ, arĩmi nĩ makĩrĩmĩte mbembe ciao weega, nayo mbura ĩkiura na njĩra nene, rĩu magetha makĩingĩha mũno, rĩu kwoguo mbembe nĩciendirio gũkũ bũrũri-inĩ, ona nja wa bũrũri, na arĩmi magĩkenerera umithio ũcio, tondũ nĩ magĩtuĩkire a kwendia na thogora mwega mũno, nĩ ũndũ ciarĩ mbembe thaka na njega, na andũ aingĩ nĩ magĩciendaga, rĩu nĩ ũndũ ũcio thoko nĩ yarĩ njega makĩria, na arĩmi magĩkenerera umithio wao wĩra-inĩ wao.